tenelo ake neeku etoning'unote iltung'anak tenebo naa ketumoki ataas esiai. anaa iltung'anak loloree obo. anaa ile nkutuk nabo, ashu anaa iltung'anak lenkaji nabo anaa iltug'anak lolosho obo.

Kibidi ake peyie ainyototo aing'oru enaas. Amu, mikincho naa enchan arashu eoto, irura. Ena kibidi piipik tiapa, ah ore apa tiapa na kepikieki ebakuli, arashu inyototo aing'oru emabati nipik, arashu tenaa nkenkaji ormaasai, na lasima pe inyototo aing'oru orpuya lipik. Tenetaa miata orpuya, niata eh niata edapana, arashu olnchoni, na kibidi piipik, pibooyo inaoto enkaji, arashu inaoto nagira enkaji ao.

Kiata barakinot nikirripie nkishu pemenya ing'uesin, na arashu pemepurrori. Ore enapurrore naa enedukuya, lasima pekiaku pookin ilaing'urak lomasaa. Orapayian oloito, olchekut otii nkishu, na lasima peeku olaing'urani lekipuo ekiguana olosho. Ore ena o ng'uesin naa kiata oshi taata irenjai, la ninche oing'oe ing'uesin pemenya inkishu. Na tenelo metaa enotoki batisho o nkishu nainosa ng'uesin, na kiripootakini kws.

Anyor ainining'o ilomon tenkutuk ang' ormaasai, amu nabo; kaitijing'aa, kaning'u si aitobiraki, amu enkutuk ang'. Naa enkutuk naikino. Naa kaisho si ormoo, matamoo najurru, nayiolou enkutuk ang' ormaasai, toonkutukie pookin emaa, amu ekira irmaasai kumok oleng'.

Keeta sipitali sapuk dupoto sapuk oleng' tolosho, amu enedukuya; keyau biotisho, amu ore sipitali sapuk tolosho naa, kelotu eeta masaa sapukin, naitusha nabakishoreki. Eniare, keao si metaa keyiolo oltung'ani biotisho enye, enikununo. Mitoki si iltung'anak aanyamalu, ajo toosho transfer meshomo enkae sipitali sapuk, etaa ketii sipitali sapuk nataaniki atua irmaasai.

keeta enkitemore ye apa dupoto alang' ene taata.te nkaraki ore eniapa meeta irkeek arashu chemicals naitumiae. ore enena kata netaa kepiki ibaa kumok arashu epiki irkeek kumok. arashu etaa keetae ninye idaikin naaji ine GMO, naa kidimayu nemeeta biotisho tooltunganak. neeku tenemutu as kidimayu. netumi enapa kiremore ake musana naa ninye naata dupoto alang' ene taata.

enyok isipitalini kutitik natii inkaulele, ene dukuya aiteng'en itmaasae eneiko tenepaashare imoyiaritin. Tenkaraki eng'eno nagira alotu enkop. eniare, pee eibooyo sii imoyiaritin naapuonu. keeta inkitengenat naiteng'en isipitalini kutitik iltunganak otii inkaulele pee eibooyo imoyiaritin naapuonu olosho.

Ore temurua naing'ua nanu naa ore sipitalini, eeh temurua naing'ua, naa meesisho sipitalini kutiti enaa enatiu. Ore temurua naing'ua kiata sipitalini naabaya are naa nabo ake naasisho, ore enkae meesisho okinya kulo, idimayu neeku private hospital kipuo aitoki aasaru tenkarake ore sipitalini eserkali naa meesisho katukul.

Ore eunore e Cassava naa mayiolo nanu tukul amu ore emurua naing'ua naa metii katul enkiremore, neeku emikiyiolo ninye entoki naji Cassava tenkutuk ang' olmaasai, naa emikiata sii ilchambai tewueji niking'ua metaa ekiremisho, ekira yiok ilaramatak loonkishu, neeku mayiolo katukul eunoto e Cassava. Ashe.

karibu customer ,kainyioo iyieu? peyiee aaret tentoki naba snaa eniyieu ninyiangu. kaata pooki toki. naa toobeini sidain, aata entoki naba anaa eniyieu naa kaamiraki sii tebei sidai. karibu oleng customer ,karibu oleng, naa tamooki taa or customer ai Lai anaake customer Lai. karibu oleng Ashe oleng.